Ore apa nanu ara enkerai naa kaata ndamunot kumok oleng amu ore enedukuya tenabulu apa nanu kayieu apa nanu naaku olakitari sapuk oleng kaata , ndamunot nara uni , ore eniare kayieu apa naaku orpilot yani oltungani oreu intekei naa ore enaa enabulu naidip sukul naa keton apake aata nena damunot otenakata. Ore eneuni kaata apa endamunoto eekayieu apa naaku olaranyani sapuk oleng loningo tenkop ,naa ore kinya kulo otenakata eton ake aata inaduata ayieu naaku olaranyani .